Wa mbere ndũthumbũkaga hakiri, tondũ nĩ ũramenya mbeca irĩa wĩigĩte kando hihi nĩ cia baita na irĩa ingĩ nĩ cia kũhũthĩra kũgũra indo ingĩ cia ũrĩmi kana biacara-inĩ, koguo igakorwo igĩgũteithia kũhũthĩrwo kinya nĩ mathabu maku rĩrĩa ũreka na kũmenya irĩa ũkũhũthĩra ci ciaku ci cia baita na irĩa cia kũiga cia wĩra.

Rĩa mbere rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ ndarĩ kĩrathi gĩa kanana na ngwĩre maũndũ maya ti mahũthũ kũrĩithia, tondũ nĩ ũgũthiĩ rũũru ũtinde ũhũtiĩ, gũtirĩ maaĩ, maaĩ me kũraihu, kũrĩa ũrĩtwara mbũri nĩ kuo hihi ũrĩetha maaĩ mau ma kũnyua na gũthecwo nĩ cong'e, mĩigua. Nĩ maũritũ maingĩ, no ningĩ thutha wa ũhoro no gũkĩrĩ mawega maguo ma kũrĩithia mbũri na ũgakĩonaga mbeca nacio kana ũgakamaga iria.

Mũndũ akĩenda irio itiganĩte kana kĩndũ ũterĩga kũrĩa, ũbatare kĩrugĩtwo wega nĩ ũgwĩtia na nĩ ũkũreherwo nĩ andũ aya. Gĩtũmi nĩ tondũ maũndũ nĩ macenjetie na mahinda. To nginya ũruge gwaku nĩ getha ũrĩe kĩndũ kĩrĩa ũrabatara, no gwĩtia, no gwĩtia ũgwĩtia na thimũ. Andũ acio nĩ megũkũrehera nginya mũrango-inĩ bata nĩ ũmerĩre nĩ kũ ũrĩ, kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũcenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa.

Nĩ mwarimũ ũrathomithĩria ciana nja, rungu rwa mũtĩ, nĩ rũgongo rwa bũrũri kũrĩa gũtakoragwo na irathi, rĩngĩ igathũkangio nĩ mbura, rũhuho ciana icio igekora itirĩ na irathi cia gũthomera, koguo makona wega mathomere nja, na nowega angĩkorwo gũtirĩ na mbura na kĩndũ kĩramathumbũra ta nyamũ.

Nĩ ũhũthũ kũringana na kũrĩa ũrĩ na society ĩrĩa ũrahũthĩra. Tuge ta ya ndĩri kana gĩtitũ kũrĩa tũtwaraga kahũa. Ndĩri nĩ ũkũheo irio cĩa ng'ombe cĩa gũgũteithĩrĩria rĩrĩa ũtarĩ na mbia, ũgagĩtinagio mbeca-inĩ ciaku cĩa iria. Nakuo gĩtitũ ũkaheagwo fertelizer ya gũthondeka kahũa nĩgetha ũkĩgacĩrithie maciaro na ũgacoka ũkendia kahũa kau gagakũhe kĩndũ gĩa gũcokia mbeca iria, no igĩtinagĩrio kũu, ũgatinio ĩkĩheo mbeca cia kahũa.

Gũkũ no kũhũthĩrirwo tinga kũrĩma, nĩ tondũ nĩ mũgũnda ũroneka nĩ mũnene kũringana na ũmenyi wakwa, nĩ tondũ rĩrĩa tinga ĩkũhũthĩka nĩyoyaga kahinda kanini gũkĩra rĩrĩa andũ marahũthĩra kũhũthĩra hũũma na macembe kũrĩma, gũcimba, kwoguo tũkona kũhũthĩra tinga nĩkuo kũhũthagia wĩra.